Ng'alek ap ropta keng'alalee kot eng' kokwet amu kokwet ne apunu kopa kapatik, piik chekolse, che kole pandek, che kole marakwek, che kole morongebik ako piik che pae tuga atkan tugul kora. Ko ng'alek ap ropta ole kimwaitai eng' kokwet kopun redioit kelen roponi kong'ete arawap somok akoi arawap taman ko pa kamanit kekol pandek kote kote koroponi amu wendi asikoet ropatak ako wendi kora asiko rekta kosich kwa ng'uny ropatak ko pa kamanut kekol pandek kote ko takoroponi ropta ne oo kou ole mwaitai redioit.

Oye kararan sukul. Kararan sukul amu kinyoru somanet. Somanet ne taretech tun eng' poishonik asikopit kenyoru sapet ne kararan ne imakchinigei. Lakini mwan nea ya masich chito konyor rapinik che kilipani en sukul asikopit kotes tai en somenenyi. Ng'wan ko kang'et chito ko wendi sukul ak kiyaktai kowa gaa kowa ipkocheng' chepkondok, oyee ng'wan. Ng'wan kora yami piik sukul asikopit inyalil ak konyalil lagok alake che ka taeku choronok ak kopit ko taretgei tugul eng' ng'alek ap somanet. Ng'wan ko kakichorenin tuguk eng' sukul. Ng'wan ko kakichorenin ngoroik. Ng'wan ko kakichorenin kalamit. Ng'wan ko kakichorenin kitabut. Tuguk che makchingei chi eng' sukul asikopit kotestai ak somanenyi eng' oret ne nyalunot.

Chang' kapwatutik kot che atinye chepo ole kinye tugul ko a mining'. Ako netai apwati etunanyu ak chepo arnya eng' eunek ap sikiikchok. Ako neoo missing' apawati ko kicham kependi kanisa, kaniset ap katolik ne notok kiimutech sikiik. Ki kararan kot kanisa ako kiki paipaen nea ko kakipe kanisa kepe pkesaa ak sikiik amu kiite ketuye ak choronok. Kiit age kora ne apwati eng' mining'atenyu ko sikiik che ki ngoalwech ngoroik ko ki oo poipoyet kot ak siku kuu ne kicham kesherekeani tarik tiptem ak mut eng' arawap taman ak aeng' kila kenyit. Chotok kapwatutik che mitei metitnyu kot che taapwati akoi ra kong'ete ge ko a mining' ak eng' etunantenyu tugul.

Kitun ko a mining' ko ki chang' ng'ala, ki chang' ng'alek che kitese tai rng' sapenyu che kikararan kot. Notok ne kiipaipaa missing' ko ngepe kelimen anan ko kakipe ip kiyake tuga, ko kiimuchi ketuye ak choronok che chang' che kikimuch keurerense tugul, ki tyar mbiret. Ko kingetar kityari mbiret ko kiimuch kora kepe kepir peek eng' aino notok ko kiimuch kokonet poipoyet nesire tugul eng' etunatetnyu ko a mining'. Amu kiit nepo kamanut ko kiimuch ketuye ak choronok ak keurerense ngo kakityari mbiret, ngo kakichesani karatek, ngo kakichesani korek ko ki oo urerietne kikonech kepaipaitu ak ko konech kora keyapte sainik anan ko kichikte sainik ako kimakekase iman kopendi saishek ako notok ne kiimuch kotareta asimanyoru kewelut age tugul aetu.

Amoche korong ale mutyo eng chito agetugul neimuch konyor koimutik alak tugul eng lipanetab chepkondok kong'eten M-pesa akoi bankit amun eng emetab raini kokikimuch kemande en chepkondok chekinome eng eut akebe lipanet notok nebune soet noto ko kong'eten M-pesa akoi Bankit ko kit neamwae alen komuch kokimit kampunishek che echen che chotok telelchin bankishek ak M-pesa kotes network ngokeaki network eng emet tugul sikosich konyor kwai chitugul mung'arenyin kou yemongyinge nemo ite konyor kewelutik alatugul yo yoto koyoe mung'arenywany amun ngonyor chito kewelutik anan keng'ortot chito amun yeimgee amun mamuch kosulda boisienyin kokorom missing ii ko notok amwae alen ngokimit kampunishek choton ii chepo M-pesa anan ko kampunishek chebo ng'alalet kokimit network eng emet tugul sikotes tai kotakwai biik mung'aret eng kanyumnyumet.

Kongoi kora amoche ale eng kenya komiten democracia neindoi eng africa kotugul ii amoche amwa ale ng'alekab ngelelik nga kararan kouwon kokingelelchi serikal sikobit kokon koib bandab tai kou ye makat amun ngosis emet kosistos kandoik kosistos kouwon boiboen biik akotesetai ki agetugul kou yotok yemakat kos inee kararan koking'elelchi serikali anan koko koking'elel lakini kora komoche kiro kele kingeleli kot koit anoo amun ngap komiten ngelelnotet ake nemuch kosir kiwoto anan konyeren ingelel ip kot kora inyere biik alak koma kararan ako ngap ingelel konga kengelelchi ingelelchi tukuk chengap momiten olelite ak kosipke ak noton komuch kotokyike eng oret nemanyolunot neimuch keratin eng korkoret asimutai iwolu kesit nengaa momiten ki neliteke tuwan.